Ũkĩ ũthĩagwo mwatũ inĩ wa njũkĩ na ũkĩ rĩ, no ũhakwo mũgate ũkĩ no ũyuo na macani ma maĩ mahiũ na ũkĩ nĩ ũnyũagwo wĩ mũtheri, ta gĩciko kimwe kũgĩrĩria homa kana kũhonia homa.

Ungĩenda ngombo nũ ũthĩe bengĩ kana sacco na kaĩngĩ rĩ nĩmendaga ũkorwo wĩyandĩkithĩtie nao yaani ũgakorwo na account kana no woye ngombo thĩmũiñi, thĩkũ ici kwĩna mĩtandaoinĩ kwĩna applications nyĩngĩ ciraheana mĩkombo ya haraka haraka.

Matumbĩ ma ngũkũ marĩagwo tondũ nĩ bũrotĩini nyingĩ, na nĩ cikoragwo cirĩ njega ũgima-inĩ waku wa mwĩrĩ, na matumbĩ no ũrĩe marĩ macamũkie, kana marĩ makarange, kana hĩndĩ ĩno ũraruga mĩkorogo rĩ, no wĩkĩre kana hĩndĩ ĩno ũrathondeka keki.

Ng'ombe ya gũkamwo nĩyendaga ĩkaheo irio njega, irio cigũtũma ng'ombe ĩno yongerere iria na ĩrute iria rĩingi na irio ici rĩ, nĩ ta nyeki ĩno ya kũmithio hamwe na mĩceere ĩtagwo hay kana irio cia nduka ciĩtagwo Dairy Meal kana silage na ng'ombe ĩno rĩ, no yendaga ĩkaheo maaĩ maingĩ.